Matunda makahua rĩrĩa meruha, nĩmakoragwo marĩ marangi mũtune, hĩndĩ ĩyo nĩ kuonania marĩ hakuhĩ kũgethwo, no rĩrĩa magarũrũka rangi matuĩka marĩera, kana grey, nĩ kuonanagia nĩmagũmĩre nĩ ũhoro wa tũtambi. Ona tomatunda, mũtĩ ũcio wa kahũwa rĩrĩa wambĩrĩria kũhama rangi wa rĩera, nĩkuonania nĩmũrĩe nĩ tũtambĩ tũĩtagwo aphids, kana nĩ mũrwaru, kana hihi nĩ mũgũmĩre nĩ mũthigiriri, koguo ũrabatara kũhũrwo ndawa oci cia kũgitĩra kana kũnina tũtambi tũu kaimana.

Mũgũnda wa mbamba wendaga kũndũ gũtarĩ maaĩ maingĩ, rĩrĩa kwanja yaciara nĩũndũ wa gũthũka, ũrugarĩ wa gatagatĩ-inĩ, tondũ ũrugarĩ mũingĩ nĩ ũthũkagia. Riuwa rĩtarĩ rĩingĩ mũno, nĩ ũndũ wa kũũma, rũhuho rũtarĩ rũingĩ, nĩũndũ wa gũthũkia rĩrĩa rũhuho rwaingĩha. Mbamba nĩ ĩhũthagĩrwo na maũndũ maingĩ, tohoro wa gũthondeka nguo, ona ũhoto wa gũthondeka ona nginya mĩrengeti, nĩ ĩhũthĩkaga gũthondeka nguo cia mĩthemba yothe.

Gicigo-inĩ gitũ, nĩkũrĩ na ndemu, ĩrĩa tũthiga gũtega thamaki, nĩ tondũ thamaki nĩ ĩrĩ ũhoro wa gũteithia mwĩrĩ, ona nĩkũrĩ andũ maigaga tũpoti twa thamaki, makahota kũrĩithia kũu, tondũ thamaki mũndũ angĩthiĩ kũmĩgũra nĩrĩ goro. Ithuĩ tũtũmagĩra nduano rĩrĩa tũrathiĩ gũtega thamaki. Mũndũ akoya ndwano agekĩra kagunyũ, kana kabebe harĩa mbere, na mũndũ aikia ndemu-inĩ, thamaki igatuĩka yakũnyitwo.

Mburi nĩgetha cikũre wega, nĩcibataraga rĩera rĩega, rĩera rĩtarĩ na ndoro, kũndũ gũtarĩ gũtondoru, kũndũ gũtheru, ona nĩgetha cigĩe na ũguni cikũre wega, okorwo nĩ cia nyama, cikorwo na ũritũ ũrĩa wagĩrĩire, nĩcibataraga kũigwo wega, onakorwo nĩ cia iria, nĩgetha cigĩe na ũguni, na nĩgetha cirutage iria ũrĩa kwagĩrĩire, cibataraga